Rĩrĩ nĩ itunda rĩtagwo inanathi, narĩo rĩgĩkũraga o mũgũnda-inĩ. Mũndũ ethaga kĩndũ ta banga kana kang'ei, ũgathiĩ ũkarĩtua kuuma mũgũnda-inĩ, wona warĩtua ũgacoka ũkarĩoya, ũkarĩthambia, wona warĩthambia, ũgatinia harĩa igũrũ nĩ getha weherie makoni macio ma hau igũrũ, na wona warĩkia kũeheria makoni macio, ũgetha kahiũ kega kogĩ gatheru gatarĩ na germs ũkooa makoni macio ma igũrũ nĩ getha mũndũ ahote kũrĩrĩa na ũkĩua ũka make sure nĩwaruta, ũkaruta tũmĩgua tũothe nĩ getha rĩtigagĩthece mũndũ rũrĩmĩ, arabu, rĩu no kũũa ũkũũa ũkarĩrenga maita maingĩ maingĩ nĩgetha rĩgakorũo rĩ rĩnini rĩkahota kũrĩĩka.

Kombe gaka karagaragaria mũbira ũyũ getagwo nding'oing'o, na nĩ karangenia mũno nĩ gũkorwo gathondekaga mũbira ũyũ, gagacoka, gagathondeka mũbira ũyũ na ndoro gagacoka gagakorwo gakĩũgaragaria ũrĩ ta nyũmba yako kana harĩa kareragĩra twana twako, nĩgetha gagakorwo gakĩhota gũtwarithia rũciaro rwa nding'oing'o na mbere. Nĩ kombe kangenagia mũno, nĩ gũkorwo nĩ kombe kairũ wega na kombirwo karĩ ka magegania nĩ mwathani.

Ndĩrona athuri erĩ, ũmwe eroreire ũrĩa ũngĩ, ũmwe aigĩrĩire gĩtama kĩande-inĩ gĩake, na agacoka akanyita rũthanju na guoko gwake, na nĩ ekĩrĩte tha, na maroneka tarĩ gũthaka arathaka mũthako wa mũbira, mũratawe amwĩroreire, na othe nĩ manyitĩte rũthanju na guoko.

Ngari ĩno ya mũthemba wa rori, ĩkoragwo ĩrĩ ya gũthondeka ithima cia maĩ, nayo ĩgĩkoragwo ĩna mĩbaibũ, ĩrĩa ĩingĩraga, ikaingĩra tĩri-inĩ, kũrĩa kũrenjwo ithima nĩgetha iria cigũkorwo ikĩruta maĩ, maĩ marĩa matũmĩkaga nĩ andũ ma kũnyua kana ma kũhe nyamũ cia mĩgũnda-inĩ. Ngari ĩno ĩgĩkoragwo ĩgĩthondeketwo ũũ atĩ, nĩĩhotaga kũingĩra thĩ kũndũ kũraihu mũno, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthegetha tĩri, nĩgetha ĩgakinyĩra kũrĩa maĩ mehithĩte, nakou kĩanda-inĩ, namo maĩ macio magagĩcoka, magagĩkĩrwo kĩhũri kĩa maĩ nĩgetha makambata magakorwo magĩthiĩ kũrĩa marenda gũtwarwo.

Barabara ĩno ĩrakĩoneka ta barabara ĩkĩgeragwo nĩ ngari, nayo ĩgagĩkorwo yambũkanĩte ĩna mahiga maingĩ mũno mũno, kana ta kũndũ kũgeragwo nĩ maĩ maingĩ, kana kũndũ kũhurutanaga rũhuho, rũgagĩkua tĩri ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ muororo wa haha igũrũ wa thĩ, nayo ĩgagĩkorwo ĩgĩthũkĩte mũno, ũndũ atĩ nginya kũgereka nĩ thĩna. Na nĩ kũroneka mahuti marĩa me harĩa ũguo manyitwo nĩ rũkũngũ, na nĩ kũroneka ta ũthũkia wa, nĩ ũthũkia wa marĩa matũrigicirie.

Kĩũmbe gĩkĩ gĩgwĩtwo ngamĩra, gĩkoragwo gĩgĩtũmĩka mũno nĩ arĩithia a mahiũ, either kũmakua, kũmakuĩra indo ciao, o na kana gũgĩkorwo gĩkĩmateithia harĩ kũrĩithia iria ingĩ ta mbũrĩ kana ng'ombe. Naguo nĩ ĩroneka ĩmakĩtwo na rũri nyama-inĩ ciayo, nĩgetha ĩgakorwo ĩgĩkũrĩkana, o mũndũ agakĩhota gũkorwo agĩkũrĩka , agĩgĩkũra indo ciake, na rĩu rangi ũyũ ũkuoneka ũhakĩtwo haha, wendaga ũgakorwo wethete kamũtĩ gabutabutĩki, ũgagĩgaikia rangĩ-inĩ ũyũ nĩgetha ũga korwo ũkĩmĩandĩka namba ĩno, o ta ũrĩa ĩno yandĩkĩtwo namba inyanya. Na ningĩ, nĩ kũrĩ moyaga rũgucio rũhiũ, kana cuma, rũgaikio riko, rũkahiũha, rũgatuĩka nĩ rũkũhiũha o ũũ wega, ĩgacoka ĩkaigĩrĩrwo haha rũa-inĩ, nĩgetha ĩgacina guoya na kwandĩka namba ĩrĩa ĩgerereirwo rũgucio-inĩ rũu kana o na cuma-inĩ ĩyo.

Rũĩ rũrũ rũgũkĩoneka narũo rwĩ rũthaka, rũmerereirwo nĩ mĩtĩ kũrĩa nyanjara-inĩ, na rũgakĩoneka kwĩ mĩtĩ ĩngĩ nayo ĩrengekete na ĩgakĩgũa gũkũ rũĩ-inĩ thĩ-inĩ ta ĩrathererio nĩ maĩ, na rũgakĩoneka harĩa gatagatĩ nĩ ta rũkũgĩa na tĩri, ĩ ta rũgũka gũthondeka kĩndũ ta iria kana handũ andũ mangĩgĩũka gũkĩrũgama rĩrĩa maragĩthamba, na rũgakĩoneka mwena wa ũyũ wa ũmotho, nĩ rũroneka mĩtĩ yakuo ĩ mĩruru wega, gũkĩra ĩrĩa ĩ mwena wa ũrĩo, na gũgakioneka mwena wa ũrĩo nayo mĩtĩ ĩyo ta ĩkoretwo ĩgĩkorwo ĩgĩgĩthũkangio nĩ andũ na nĩkĩo ĩroneka ĩrengekangĩte ĩgakorwo ĩrĩ gũkũ rũĩ-inĩ.

Harĩ bata gũthondeka barabara nĩgetha tũgakorwo tũkĩrigĩrĩria ũthũkangu wayo na nĩgetha tũkarigĩrĩria maĩ gũkorwo makĩmĩthũkia kana ona maĩ gũkorwo magĩkĩingĩra kwa arĩa mariganĩtie na barabara ĩyo, ningĩ no wega gũkorwo wũirigĩte rũgiri rwaku nĩgetha maũndũ marĩa marathiĩ na mbere barabara-inĩ matigakorwo we magĩkuhutia na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ either marĩ mega kana marĩ moru na ningĩ barabara kũmĩthondeka nĩ gũteithagia gũtigagĩkuo nĩ maĩ kana ona ngari gũgagĩũka igagĩkwama ndoro-inĩ ĩyo rĩrĩa barabara gwatuĩka nĩ kwaura.